Nĩ kũrĩ matunda mĩthemba mĩingĩ, na kaingĩ nĩ wega andũ makarĩaga matunda nĩtondũ nĩmateithagia mwĩrĩ na gũtheria thakame. Kaingĩ ta rĩrĩa thiĩte kũndũ ta hoteri, mwarĩkia kũrĩa nĩmamũrehagĩra matunda maũico, ta rĩngĩ no mũreherwo ta marigũ, macungwa kĩrĩa gĩothe gĩkuo, nĩgũo mũkarĩa irio ciĩna indo ciothe. Ta rĩngĩ mũkũreheirwo ngima na nyeni na matumbĩ alafu mũkareherwo matunda.

Ũngĩenda kũruga thamaki rĩ, kwĩna njĩra nyingĩ mũno ũngĩmĩruga. Wambere, no ũtherũkie thamaki ĩyo, ũharĩrie indo ciaku, gĩtũngũrũ, nyanya, ũkorwo na maguta ma kũruga, gĩtũngũrũ kĩahĩa, wĩkĩre nyanya, na tarĩngĩ wongerere gacumbĩ. Ciahĩa, ĩkĩra maĩ arabu wĩkĩre thamaki yaku. Kana, no ũmĩruge na maguta, ũreke maguta mahiũhe, mahiũha, ũikie thamaki yaku, ũgarũre ndĩikaraga mũno, yahĩa, ũteng'ũre.

Ũngĩkorwo wĩna ageni rĩ, na tarĩngĩ nĩũrenda kũmathondekera matunda rĩ, nĩwega ũkamenya ũrĩa ũkũharĩria matunda macio. Wambere, tarĩngĩ wĩna matunda mĩthemba mĩingĩ, notuge wĩna macungwa, maembe, marigũ, kana itunda rĩngĩ o rĩothe ũngĩenda kuongerera, wambere nĩ ũgathambia matunda macio. Ũkamathambia wega, tarĩngĩ ũgathambia rĩambere, arabu ũkamakamũra. Arabu rĩ, ũkamatinangia, ũkamatinangia wega tũcunjĩ tũtarĩ tũnini mũno, na titũnene mũno, nĩguo mabangĩke, arabu nowethe gĩbakũri, gĩbakũri kĩnene, ũbange matunda macio, tarĩngĩ macungwa hamwe, marigũ hamwe, ũguo.

Ũmũthĩ ndĩrenda tũthondeke gathubu kega, nĩ ngũkuonia ũrĩa tũgũthondeka gathubu kau. Wa mbere, ndĩrenda wethe gĩtũngũrũ kĩa mahuti, kaingĩ no ũkĩgũre thoko-inĩ, na o na no ũkĩgũre mũgũnda-inĩ kũrĩ arĩa mahandĩte. Wethe gĩtũngũrũ kĩu kĩa mahuti, ndĩrenda ũke na karati, Karati ici , karati igĩrĩ kana ithatũ nĩ cikũigana, no wethe ndania, angĩkorwo kwanyu nĩ mũhandĩte mũgũnda-inĩ no ũmunye igĩrĩ kana ithatũ, kana angĩkorwo mũtirĩ, no ũkĩgũre thoko-inĩ, woka na indo icio nĩ ngũkuonia ũrĩa tũkũruga thubu.

Ũngĩthiĩ mĩcamanio-inĩ kana ta rĩngĩ hotel rĩ, kaingĩ nĩ ũgukora marugĩte mũcere wa pilau. Ũyũ nĩ mũcere ũkoragwo ũrugĩtwo, wĩkĩrĩtwo, irio ici cirugĩtwo na mũcere, alafu mũcere ũcio ũkarugwo na nyama hamwe na ũgekĩrwo indo ingĩ ũkanunga wega. Rĩu kaingĩ mĩcemanio-inĩ nĩ irio irugagwo mũno, ona kana mĩciĩ-inĩ tarĩngĩ kwĩna ũthoni, kana ũhiki ona kana mathiko, nĩ ũgũkora pilau ĩrugĩtwo na no ũmĩrĩanĩrie na indo ingĩ, no ũrĩanĩrie na nyama, no ũrĩanĩrie na gĩtoero kĩa waru, kĩndũ gĩothe.

Kũrĩ kũndũ ndanathiĩ, ngakora marugĩte makarangĩte itũngũrũ, marugĩte kĩtoero kĩa itũngũrũ theri na nĩndamoririe ũrĩa mathondekire irio icio, makĩnjĩra wa mbere wagĩrĩire, gũtirĩ indo nyingĩ irabatarĩka, njagĩrĩirwo ngorwo na itũngũrũ na maguta. Ndathondeka mwaki wakwa na ndareka maguta makwa mahiũhe-rĩ, ngekĩra gĩtũngũrũ kĩu, alafu mwaki ũkorwo wĩ mũingĩ, ũgaikara ũkĩgarũraga, ũkĩgarũraga, ũkĩgarũraga kinya gĩtũngũrũ kũu, kinya gĩtũngũrũ kĩu gĩcenjie rangi.

Kaingĩ ngĩthiĩ wĩra rĩ, rũcinĩ tene rĩ, ndiendete kũnyua cai, nyendete kũruga matumbĩ, arabu, nganyua na kahũwa, koguo njĩra ĩrĩa hũthũ mũno ya ya kũruga itũmbĩ rĩ, nĩ harĩrie mwaki wakwa, njigíĩrĩre rũgĩyo mwaki-inĩ, hũre itumbĩ rĩu, ndĩrĩkĩre gacumbĩ kanini, ndeke maguta macio njĩkĩre maguta rũgĩyo-inĩ, maguta mau mahiũha, njĩkĩre itumbĩ rĩakwa rũgĩyo-inĩ, rĩahĩyahĩya ndĩrĩgarũre, rĩhĩe mwena ũyũ ũngĩ, no kwĩmendete kũruga rĩhĩe mwena ũmwe, no niĩ nyendaga rĩkahĩa mwena ũyũ, ngagarũra rĩkahĩa mwena ũyũ ũngĩ, na kahũwa gakwa, nganyua ngathiĩ wĩra.

Kaingĩ twakinya mũico wa mweri-rĩ, nĩnyendaga mũgeka wakwa ũgathambio. No ndĩũthambie niĩ mwene, kana ndĩũtware kũrĩ arĩa mathambagia. Rĩrĩa ndĩraũthambia niĩ mwene-rĩ, ũũ nĩguo ndĩũthambagia. Wambere ndĩũhate, alafu njethe handũ ndĩwĩige thĩ, ndahe maĩ. Mũgeka wendaga gũthambio na maĩ maingĩ nĩguo gĩko kiũ kiume. Ũkamba ũkawĩitĩrĩria maĩ, ũnyue maĩ, alafu wethe thabuni na buraciĩ. Ũgathiĩ ũgĩthambagia o handũ o handũ ũgĩkumuthaga na buraciĩ. Warĩkia ũkamũre na maĩ maingĩ biũ, alafu ũwanĩke nĩguo wĩite maĩ naihenya.

Kaingĩ andũ makĩenda kũgũra nyama rĩ, thikũ ici nĩũrakora ikĩendio matuka-inĩ manene. No kaingĩ kaingĩ ciendagio mbucarĩ-inĩ kana handũ harĩa hendagĩrio nyama. Na kaingĩ nyama ici nĩũkoraga macigĩraga kuma gĩthĩnjĩro kana o ene magethĩnjĩra angĩkorwo nĩ ng'ombe, kana mbũri. Thiku ici kwĩna nginya ngũkũ. Ungĩenda ona matumbo, ini, cama ciothe iria ũngĩenda nĩũgũcikora haha. Ona kwĩ maciendagia ciĩ nduge. Ũgakora hau nja nĩmarendia mũtura na makendia thubu.